Ũndũ ũyũ nĩ wa bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ ta rĩu gũkũ nĩ kũhanda ici nĩ nyeni na githĩ tiguo. Nyeni ici rĩ tũgũtua tũtware thoko twendie tũgĩe mbia, mbia iria igũtũteithia kĩmahũthĩro-inĩ gitũ. Na ningĩ nginya nĩ ĩkwandika andũ wĩra tondũ ta rĩu nyeni ta ici andũ marabatara aingĩ marabatarĩkana aingĩ arĩa magũcitua na arĩa makũhanda. Koguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata na njĩra ĩyo, koguo nĩ ũtũmaga andũ amwe magĩe mawĩra. Tondũ ta rĩu hena mũndũ ũgũka kwandĩkwo acitue na hena ũrĩa wandĩkirwo agĩcihanda. Ningĩ nginya kũrĩma ũrĩmi ta ũyũ tarĩu nyeni ici no citwarwo handũ tarĩu he ciana iria itehotete, matwarĩrwo nyeni ici cituike ciakũmahe ciuakũrugwo makarĩa. Kana nginya kanitha-inĩ nĩ itwaragwo kanitha-inĩ kũrĩa kwĩna mĩcemanio andũ nĩ marĩaga, kana nginya mũciĩ tarĩu maita maingĩ kwĩna macakaya mũthenya wa mũico hĩndĩ irĩa irima rĩenjwo andũ aingĩ nĩ marugagĩrwo ngima na ũcio nĩ undũ wa bata. Ici nyeni cina bata ũcio rũrĩri-inĩ rwakwa.

ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩa rũrĩrĩ-inĩ rwakwa? Ũndũ ũyũ rĩ, ta rĩu nĩ ũrona maya nĩ maĩ, aya nĩ andũ nĩ ta hena irima hau rĩa maĩ na mena macini. Rĩu moyaga macini mau, macini icio magaikia maaĩ-inĩ thĩiniĩ maaĩ mau magapampũo nĩ macini icio makahaiba igũrũ mĩberethiinĩ marĩa mahũthĩkaga rĩu nĩ mĩberethi, mĩciĩi-inĩ makoragwo makĩhuthĩka mĩciĩ-inĩ, ta rĩu makũruga, marĩa me mbabu magwĩthamba, magũthambia nyũmba, mawĩra ta mau. Na rĩu nginya mũgũnda-inĩ, nĩ ndĩrona haha nĩ mũgũnda-inĩ marĩ na no maramahũthira mũgũnda-inĩ ta rĩu maitagĩrĩria mĩmera maaĩ, mĩmera ĩyo nĩ ĩgũkũra na nĩ ĩgũkũra ĩ mĩega ĩkahũthĩra, rĩu ũndũ ũyũ nĩguo ũrĩa wĩ na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũhoro wa maaĩ to nĩ ũrona nĩ ĩrateithia kũiga mathaa matiratinda makĩhũthĩra mĩtũngi ĩno ĩria ĩtahaga maaĩ kũrĩa thĩ, to nĩngĩ mau ningĩ ona nĩ hinya nyingĩ ona nĩ irateithia kũiga hinya ta rĩu nĩ hinya ũngĩrahũthĩka hau gũtaha maaĩ maya.

Tambũra maũndũ mothe ma bata haha. Ũndũ wa mbere ndĩrona matumbĩ nginya ngona nyanya na ngona, nĩ ngojeti? Na spaghetti hau, na tũtunda tũngĩ twĩ harua na ici ciĩ tũcubainĩ rĩ ciahota gũkorwo nĩ indo ta mboco, nĩ wona? Ta rĩu nĩ ndĩrona apple, apple ĩno rĩ nĩ itunda rĩrĩa mũndũ arĩaga na nĩ rĩteithagia mwĩrĩ ona matumbĩ nĩ mega tondũ nĩ protaini to ciĩtaga protaini. Nĩ iteithagia mwĩrĩ na nĩ ndĩrona nginya nyeni, nyeni ici nĩ citũheaga vitamin ĩrĩa njega na ĩrĩa ĩteithagia mwĩrĩ na nĩ ndĩrona spaghetti onacio nĩ ndĩrona nĩ carbohydrates icio nacio nĩ njega to nĩ iheaga, yaani irio ici ciĩ sawa tũbatiĩ kũrĩa ũguo ciĩ ndukanu ũguo. ũguo nĩguo nĩdrona na nĩ ndĩrona mboco. Mboco ici nĩcio tũrugaga nacio indo ta gĩtheri, mau nĩ maũndũ marĩa ndĩrona ma bata haha.

Hihi no ũtaarĩrie kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha? Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ ndĩrona he na mutumia na nĩ takataka araikia haha ũũ. Koguo kĩrĩa kĩrathiĩ nĩ atĩ haha-rĩ, ĩno-rĩ nĩ harĩa maikagia takataka makĩirũo nĩ thirikari ya Nyeri, nĩ gavana wa Nyeri nĩguo matigaikagie matakataka mau thĩ ta ũria ndĩramona hau thĩ. Rĩu ũbataire kũmaikie hau, hau harĩa araikia kĩnyamũ kĩu gĩthondeketwo. Na ta rĩu takataka ici rĩ, itikoragũo ciĩ njega mũno ciĩ thĩ, rĩu ta one hau hena mbũri. Mbũri ici cingĩtua irĩe iratathi nĩ ciaitũo nĩ ciakua na nĩ citagũo. Nyingĩ nĩ ndĩrona kanitha wĩ hau. Kanitha uyu naguo wĩ mbere ya takataka. Ĩyo ndĩrarehe mbica njega kanitha inĩ, nĩ irathũkia mbica ya kanitha. Koguo nĩ ndĩrona government ya Nyeri rĩ, nĩ ĩmathondekeire handu mangĩikia matakataka nginya marĩa ta rĩngĩ kanitha yathambiũ cikagio hau. Mau nĩ maundu marĩa, na nĩ ndĩrona mutumia ũrate takataka na nĩ ekĩrĩte barakoa nĩgwo ndagacigũithie thĩ, nĩgwo mũrukĩ ũcio ndũkamũgũthe to ti mũega.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ndĩrona kĩganda. Gĩkĩ nĩ kĩganda kĩa mahua. Tarĩu nĩ ũrona hena mahũa haha marathondekwo na hena andũ mahetwo wĩra wa gũthondeka mahũa. Nĩ wona ũrĩa mabangĩtwo kũringana na ikĩro kũringana na ũrĩa mahana na ũthaka na mbei, naguo nĩguo mabangagwo. Na nĩ ndĩrona andũ aya nĩ kwandĩkwo mandĩkĩtwo handũ ta haha kĩganda-inĩ, na nĩ ndĩrona nĩ wega tondũ tarĩu mbia icio mekuona rĩ nĩ ikũmateithia muno bamĩrĩ-inĩ ciao. Tarĩu korwo ni ciana mũno mũno atumia marĩragĩra ciana ciao, tarĩu korwo nĩ ciana nĩ mekũma marĩhĩra mathomo mao mamagũrĩre iratũ nguo iria irabatarĩkana. Ũũ nĩguo undũ ũrĩa ndĩrona ũgĩthiĩ na mbere haha na nĩ ndĩrona mahũa maya nĩ marĩa tũguraga hĩndĩ ya ũhiki makahũthĩka gũthakaria kanitha gũthakaria bara. ĩĩ na nginya mathiko no mahũthagĩrwo hĩndĩ ĩrĩa andũ marahanda ihũa ria kanitha nĩmo mahũthĩkaga mũno. Na nginya mũndũ ena mwendwa wake no mo nĩagũragĩra mwendwa wake mahũa mũno mũno anake nĩo magũragĩra endwa ao a airĩtu mahũa.

Nĩ maũndũ marĩkũ magũgũkenia ũroona haha? Maũndũ marĩa ndĩroona ma kũngenia ĩĩ, ndĩrona andũ aya nĩ ngũnia maigĩrĩire igũrũ. No ikorwo ngũnia ici nĩ waru. Mũno mũno ndĩrona ihana waaru, no ikorwo nĩ waaru. Aca ti makara nĩ waaru. Ai, ona makara. No ikorwo nĩ makara kana waaru. Rĩu ũndũ ũrangenia nĩ atĩ aya rĩ, waru ta ici cikũrehwo icigo-inĩ iria tũtakoragwo na waaru mũno, ta rĩu ta Kĩambu tondũ Kĩambu gũtirĩ waaru mũingĩ ti ta Nyandarũa. Tũkũreherwo waru ici tũgũre. Rĩu twagũra nĩcio tũhũthagĩra kũruga mĩcere, hĩndĩ ya iruga, tũkaruga tũkendia ciĩ ta tũwaru tũtũ twĩkĩraga nginya tomatũ. Ningĩ nĩ ndĩrona andũ aya nĩ kwandĩkwo mandĩkĩtwo wĩra. Ta rĩu ũndũ ũrangenia mũno nĩ atĩ me wĩra, kogwo nĩ marona mbia, na mona mbia rĩ, nĩ mekũhota kũgũrĩra bamĩrĩ ciao indo marabatara. Ta rĩu korwo nĩ mũthuri, ta rĩu angĩinũkĩra mũtumia wake athiĩ na ta mũcere, kamũtu. Maya nĩ maũndũ marĩa marangenia ndĩrona haha.

Hihi no ũtũganĩre karũgano gakoniĩ gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ? Hĩ ũyũ ndiũmenete ona hani, ndĩwendete mũno mũno to ta rĩu ici nĩ mbembe. Rĩu tene mũno rĩ, tũkĩrĩ anini rĩ, ndirauga tha ici tũtithiaga, no tene mũno tũrĩ anĩnĩ, twathiaga mũgũnda na cũcũ witũ, tata witũ, mamu witũ nĩo matuonagia kũhanda mbembe. Rĩu tũkahanda mbembe twahanda mbembe rĩ, no mũnomũno twahandaga kĩmera rĩrĩa kwĩ na mbura, rĩrĩa kũraura koguo mbura nĩ ĩriuraga, nyingĩ tũgathiĩ tũgacigetha rĩu twagetha mbembe tũkainũka na mbembe nyingĩ. Tũgoka tũkarutania mahuti hena harĩa twohanagia mahuti haha igũrũ wonũra ĩĩ ndũrarutania koguo ũkohera haha igũrũ ũkamacuria riko, twacuragia riko. Mbembe icio ciarĩ cia gĩtheri, icio twatigagĩrĩra cikoma, icio nĩ cia gĩtherĩ. Rĩu hena iria twanĩkaga thĩ twanĩkaga nja, ta ũria manĩkĩte iria twanĩkaga nja rĩ icio nĩ cia gĩtheri, aca icio nĩ cia gũthĩithia, rĩu twanĩkaga nja nĩgwo ihĩe tũthĩithie. Rĩu twatwaraga gĩthĩi tũrĩ aingĩ niĩ na andũ aitũ na ũndũ ũyũ ndiũmenete niĩ nĩ ndĩwendete nĩ ũndirikanagia maũndũ maingĩ mũno mũno ma ũnini wakwa.

Ũreciria atĩa woona ũndũ ũyũ? ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, eeh nĩatĩ barabara citũ nĩ njega mũno, bara nĩ njega mũno, nĩthondeke wega, ũrĩa gũta na kwĩna thigari, na nginya mandereba nĩmowĩ gũtwara ngari, na nĩmaratwara ngari mena kĩharĩro, tondũ ta rĩu nĩguo thamaki ta ici ciume mwena wa gĩthumo cigĩũka kũndũ ta kĩambu-rĩ, nĩwona bara ĩyo nomenye thamaki nĩithũkangaga, koguo cigĩkinya, cirĩ o njega-rĩ, citarĩ thũku-rĩ, nĩkuga bara nĩ njega, bara ciothe nĩ njega nĩ thondeke wega, koguo nĩndĩrona ndĩreciria ũrĩa ndĩreciria nĩ atĩ, barabara nĩ njega, norĩa ndĩreciria nĩ atĩ aah ĩ bara nĩ njega, na thirikari nĩthondekete mabarabara macio, na ningĩ ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩatĩ, ta rĩu ta mũtumia ũyũ ũrendia, ndĩrona nĩ mbia aretha, na ndaciria ũũ-rĩ, gĩtũmi ta rĩu gĩake kũ kwetha mbia nĩũndũ wa ciana ciake, nĩguo acirĩhĩre thukuru, acigũrĩre iratũ, ũguo nĩguo ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, na ndĩrona andũ nĩmaragũra, tondũ andũ nĩmendete thamaki, onaniĩ nĩndĩmĩendete mũno, koguo ũcio nĩ ũndũ ndĩrakorwo ngĩciria, ĩ aciari nĩ nĩaragĩa mbia, nakahota kũgũrĩra ciana ciake indo iria irabatarĩkana, na nginya mũciĩ gwake, ũcio nĩguo ũndũ ndĩreciria.

Thirikari ĩhũthĩrĩte njĩra irĩkũ kũhĩmbĩria tekinoronjĩ gĩthomo-inĩ? Thirikari nĩ ĩhũthĩrĩte njĩra nyingĩ mũno, to ta rĩu thaici rĩ, ciana ici rĩ, ciana ici rĩ, nĩ cirathoma na computer rĩu mareheirũo computer thukuru. Ta rĩu ciana ici nĩ cirateithĩka mũno tondũ hena ciana nyingĩ mũno itĩũĩ kũhũthira computer kogwo marambfundithio kũhũthĩra computer njĩra ĩmwe njega na makanyita nyingĩ ũndũ ũrateithia nĩ atĩ ciana thaici ũrĩa kũrathiĩ gũgĩthiaga na mbere ũria tekinoronji ĩrathiĩ ingĩrĩte, koguo ciana tha ici indo iria cia mbundithagio tene ti cio cira mbundithio. Mara mbundithio tha ici ũndũ mangĩthondeka ngari, mangĩthondeka macini, maũndũ ta mau. Uguo thirikari nĩ ira, nĩ ĩhũthĩrĩte njĩra ta ĩyo ya kũhũthĩra gĩthomo kĩa rĩu kwenda kũmbundithĩa ciana ũhoro wa computer na indo ta ici iria ingĩmateithia mathikũ-inĩ mokĩte mĩtũrĩre-inĩ yao ta rĩu mahota kũoparĩti indo ta icio rĩ, makahota gũthondeka indo iria marambatara ĩĩ ũcio nĩ ũndũ thirikari ĩhũthĩrĩte.

Mĩario gatagatĩ ka mũrĩmi na ndagĩtarĩ wa mahiũ ĩgiĩ bata wa kũrora, kũroraga ga mahiũ kaingĩ. Ndagĩtarĩ : Mũrĩmi ĩĩ nĩ ũĩ ng'ombe ici ciaku nĩ wagĩrĩire gũciroraga? Mũrĩmi : ĩ ĩ nĩ ndĩciroraga na ngacihe nginya mahuti, na he mathaa ũbatie kũhe ngombe mahuti ti o thaa kana hwainĩ mũno. Ĩĩ nĩ njũi ndĩciheaga mũno mũno mũthenyainĩ na ta itha nuthu itanacikama. Ĩĩ nĩguo wega tondũ wacihe nuthu ithaa iria nĩ rĩhotaga gũkorwo rĩ rĩthondeke ũtanakama. ĩĩ nĩguo njĩkaga na nyingĩ nĩ ũbatie gũcigũrĩra cumbĩ ũrĩa ũbatie. Ĩĩ nĩ ndĩciheaga cumbĩ. cumbĩ ũcio rĩ, ũkoragwo, nĩ cumbĩ ũyũ ũgũraga ndukainĩ kana cumbĩ ũcio ũrutaga kũ? Ĩĩ cumbĩ ngũraga ndukainĩ, cumbĩ mwega ũrĩa ng'ombe cicũnaga na ikenderea kũhe iria rĩega na iria rĩtarĩ na thĩna. ĩĩ nĩguo wega na nginya ng'ondu ciaku nĩ ũbatie gũcitwaraga ikarĩe mahuti na ũgacitwara hakuhĩ na rũĩ nĩguo ikĩnyue nginya maaĩ. Ĩĩ nĩ ndĩcitwaraga mũno mũno na ikanyua maaĩ na ikaumia nginya matatha. Ĩĩ ũguo nĩ wega ũkĩrĩ mũrĩmi mwega angĩkorwo nĩguo wĩkaga. Twenderee kũrora mahiũ maitũ na tũgeta ndagĩtarĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrona mahiũ nĩ mehĩre. Nĩ thengiũ ndagĩtarĩ.

Nenda cia ũkinyanĩria cicangĩire atĩa ũtuithani wa ngũĩ na gũkũria thayũ kauntĩ-inĩ ya Garissa? Garissa nĩ tũĩ nĩ kauntĩ ĩtakoragwo na thaayũ mũno to nĩ kuo andũ oru mũno oragani, kĩĩ me mĩcinga. Kwoguo nenda cia ũkinyanĩria ũria cireheta thaayũ mwena ũcio nĩ atĩ, ta rĩu andũ a media mangĩthi kũu rĩ, andũ a mĩtambo mathiĩ kũu marekondi kũu ta rĩu nĩ mũndũ tuge nĩ mũndũ ũrahũra ũngĩ kana araratha ũngĩ nĩ ũndũ wa indo ciake, ta rĩu ũndũ ũcio warehũo tibi-inĩ kana mohoro-inĩ thirikari nĩ ĩkũhota kuoya ikinya na ĩgathi na ĩgakũmithia ũndũ ta ũcio. Angĩkorwo rĩu nĩ ciana itigathiĩ cukuru nĩ ũndũ wa kwaga thaayũ, thirikari yona ũguo rĩ, ĩtũmaga tigari ithiĩ ikagitĩre jeci mũno mũno mathiĩ makagitĩre mwena ũcio na makagitĩre nginya ciana icio nĩguo cihote gũthiĩ cukuru. Eeh mũno mũno nĩ wonaga nginya mahiũ kũu, mahiũ nĩ maiyagwo mũno. Nĩ gũkoragwo na mbara nginya kũ na kũ no thirikari nĩ icangagĩrĩra na njĩra nene mũno kwogũo nenda ici cia ũkinyanĩria nĩcio citũrehagĩra mohoro maya na nĩ ihotaga gũtuonia maũndũ mau tũkahota kũiga thaayũ ona ithuĩ.

Nĩ ũkuona ta nenda cia ũkĩnyanĩria wa mũingĩ ciagĩrĩire ũmenyithia-inĩ wa mohoro na nĩkĩ? Nĩ irĩa ndĩrona nĩ atĩ nenda cia ũkinyanĩria nĩ ibatiĩ gũkorũo mohoro-inĩ, tondũ maita maingĩ indo iria nyonaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ndionaga mohoro-inĩ. Yaani nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ cirehaga maũndũ marĩa matagĩrehwo mohoro-inĩ. Ta rĩu no ukore ta thukuru mũna, mwena wa Murang'a ciana nĩ cigomire nĩ kũaga maũndũ ta irathi njega kana kũaga indo njega magĩhũthĩra ta rĩu indo marabatara lab . Nĩũĩ rĩũ habari no kũage kũonanio ũndũ ũcio tũonere nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Habari no ĩkorũo matiũĩ no nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũrĩa wĩ hau nĩoire na aikia nenda-inĩ. Ũcio nĩ ũndũ ũngĩteithia. Kana ta rĩu mũndũ areka ũru ta mũciari araingata mwana kana aingatire mwana. Rĩu nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩkuo ungĩona ta neighbor wao amoete. Kogũo nenda cia ũkinyanĩria nĩndĩrona nĩ ibatiĩ gũĩkatĩ mohoro-inĩ tondũ maũndũ maingĩ tũonaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria matirehagũo mohoro-inĩ.

Mawoni makwa megiĩ ũnyitanĩri wa ikundi cia arĩmi, tarĩu ikundi cia arĩmi nĩ mabatiĩ kũnyitanĩra. Tondũ ta rĩu ũrimi rĩ , ta rĩu tũge handaga indo ta ta nyanya. Na hena mũndũ ũhadaga itũngũrũ, nĩndĩrabatara andeithie anjĩre nĩkĩ ekaga na itũngũrũ ciake. Ũrĩa acihandaga tondũ kũhanda itũngũrũ na nyanya ti ũndũ ũmwe. Kana itũngũrũ tuge na ta mbembe, ta rĩu nĩwona mbembe kũhanda ,kana nginya nyeni, tondũ mũno mũno indo ici ta nyeni iria ithũkaga nĩithũkagio mũno nĩigũnyũ.Arĩmi nĩmarabatara kũnyitanĩra, nĩguo mahote kũmenya ũrĩa mangĩteithagia ũrĩmiinĩ wao. Ũyũ ahandaga kĩna tũngika atĩa, kana nĩ thoko ĩrĩkũ njiguĩte, ĩrĩa ĩngĩmũnee endagie kũu. nĩũronaa ĩĩ na ugwĩciria ciagĩrĩire motungata macio atĩa? uguo nĩguo ndĩreciria motungata ta Mau. Ta rĩu niĩ nĩnjiguĩte thoko ya mbembe, na handaga mboco, tarĩu twanyitanĩra na arĩmi angĩ nĩnguona wa mbembe. Ndĩmwĩre harĩ na thoko ĩno rĩu, kana ĩna na ĩna rĩu ,nĩmarabatara mbembe , koguo rĩ wee tuĩka wa gũtwaraga mbembe thoko ĩyo. Ũguo nĩguo twĩ ta arĩmi ,tũngĩteithanagia ũhoro wa kwĩranĩra nĩ ha, mũndũ angĩtwara ciake.

Nĩ ũmenyo ũrĩku kana indo irĩkũ ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ? Indo ndĩrabatara nĩ hũma, no mũhaka ũkorwo na hũma. Nĩ ndĩrabatara indo ta icembe, ta rĩu maratathi maya makinyĩte. Nĩ ndĩrabatara iratũ ici me nacio mekĩrĩte ciĩtagwo mbuti. Nĩ ndĩrabatara, nĩ ũndũ wa ta rĩũ nĩ ũrona aya nĩ kĩĩ? Nĩ kũrĩma mararĩma na githĩ tiguo? Ta rĩu nĩ ndĩrabatara nginya banga to nĩguo ũtherie nginya hau rĩ, nĩ ũrabatara banga wa gũtheria kana ciraca wa gũtinia nyeki. Nĩ ndĩrabatara banga, nĩ ndĩrabatara ciraca na ũndũ ũngĩ ũrabatara nĩ mai ma ng'ombe, wĩtagũo thumu. Uyũ nĩ thumu, nĩ ndĩrabatara thumu, okorwo nĩ kũhanda nĩ ndĩrabatara gũkorwo ndĩna thumu, nĩ ndĩrabatara gũkorwo na iratũ cirandigĩrĩria kũrũara kumana na mĩrimũ irĩa ĩngĩkorwo ĩ hau, kana no ĩkorwo haha nyingĩ nĩ irima maratema rĩa gwĩikagia takataka. Nĩ ũrona, kogwo ici nĩcio indo iria ndĩrabatara nĩguo hote gwĩka ũndũ ta ũyũ aya mareka haha.

Hihi no ũtarĩri, Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? ĩ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha ndĩrona nĩ ategi a thamaki na nĩndĩrona hena, hena boat ciĩtagwo mbũti, kana tũtarũ, na nĩndĩrona mena, harĩa marekĩra thamaki, kwoguo kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩatĩ aya nĩ ategi a thamaki, maragĩtega thamaki kuma rũĩ, na nĩũrona makĩrĩ na njaketi cia kũmagirĩrĩria matigagĩthiĩ maĩ-inĩ ma, matigagĩkuĩre maĩ-inĩ, na nĩndĩrona thamaki ici nĩ thamaki nyingĩ, nanĩ thamaki njega, tondũ thamaki nĩ njega wambere, tarĩu thamaki nii, njiguaga thamaki nĩi ciongagĩrĩra ũgĩ, nĩiteithagia mũndũ na akagĩa na ũgĩ mũingĩ, koguo nĩndĩrona thamaki ici rĩ, nĩirateithia, tarĩu aya nĩ andũ megũthiĩ maciendie, mathiĩ mĩciĩ-inĩ yao, magũre indo ta irio iria irabatarĩkana nĩa nĩ bamĩrĩ ciao, ciana ciao macigũrĩre iratũ, macigũrĩre nguo, ũũ nĩguo ndĩrona kĩrathiĩ nambere haha, na nĩndĩrona nĩ andũ me megitĩire mũno mũno nĩguo matikae gũkua, gũkuĩra ho, kana gũtherera na maĩ, ĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrathi nambere haha.

Ũrĩa ndeĩthĩkĩte na njĩra cia kĩtekinoronjĩa cia ũkinyanĩria wa mendekĩthia ma ũgĩma mwega wa mwĩrĩ na mĩrĩĩre. Mĩríĩre nĩ ũndeithĩtie atĩ ta rĩũ hena macĩnĩ ndĩnayo yagũthia matũnda iyo nĩ tekinoronjĩ wekĩra matũnda haũ thĩĩnie ũkagwatia mwakĩ na matũnda magatũĩka nĩmegũthio magatũika juĩcĩ ũgũo tekinoronjĩ nĩ ĩndĩithetie to nĩ ndĩrahota kũnyũa jũĩci ĩrĩa ndĩthondekeire na matũnda na nginya nĩ ndĩrona kwĩna ĩbindĩ cia mĩrĩĩre na indo cia mĩrĩĩre na ũgima wa mwĩri ta rĩu hena kĩria gĩũkaga thinacara kameme, tarĩu nĩ nyonaga magĩbundĩthia ũrĩa tareũ batíĩ nĩ kũría wega, ĩrio ĩrĩa batie kũrĩa nĩgũo ndĩgĩtĩrĩ kũgia mĩrĩmu ĩtarĩ na kũria ĩrĩ, mĩrĩmũ ingĩ ĩrehagwo tu nĩ irĩo o ũrĩa tũrĩaga, kwogũo njĩra cia tekinoronjĩa nĩ ĩrangenĩa mũno na kũma mũthenya ũcio mwĩrĩ wakwa nĩ ũhotete gũkorwo wĩ mwega mũno na nginya kũnyũa nginya maĩ maingi nĩnyonaga madagitari acio mokaga ĩbindi-inĩ icio nĩmaũgaga andũ manyũe maĩ mũno ũgũo nĩgũo njĩra icĩ cia tekinoronjĩa cĩndeithíĩtie harĩ kũria, ũhoro wa mĩrĩĩre.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩa rũrĩrĩ-inĩ rwakwa? Gũkũ nagithe ti kũhanda nyeni, nanĩũrona andũ aya nĩmegitĩrĩte mũno, ũthiũ, mĩrĩ yao, koguo tarĩngĩ na maya nĩ maĩ marahũra, ũrĩa twĩkaga ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ĩ, nĩatĩ tũhandaga nyeni, ningĩ rĩ, tũtietagĩrĩra atĩ mbura yure, thima nĩkiuraga, koguo tuoyaga mĩbaibũ tũ, tũoya tũoya tuoya, tuoyaga mĩbaibũ torĩa aya me, moete mĩbaibũ, tũkahota gũitĩrĩria maĩ, tarĩu mũgũnda ũyũ nĩ mũgũnda ũmwe mũnene mũno, koguo tũhũthagĩra mĩbaibũ, tũgathi tũkĩmĩkĩraga o handũ, o handũ, o gacigo ka kanini kanini tũ mĩbaibũ, na tũgekĩrĩrwo gabĩrĩrĩki ga gũbĩrĩrĩkia maĩ mau, uguo nĩguo twĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, na nĩguo twíkaga na nĩ wega kwĩgitĩra, tarĩu nĩguo ndũkarware kumana na, kũ gũkinyanga thĩ, gũkinya thĩ, tĩri-inĩ ũcio ti ti tĩri mwega, onakorwo nĩũrahandĩrwo nyeni, ti tĩri mwega, na ningĩ nĩtũthiaga twĩmenyereire nĩguo tũtigakinye nyeni, nĩguo tũtigathũkie nyeni iria tũbatiĩ gũkorwo tũgĩtua tũkĩendia, na rĩu nĩũrona gũkũ ũrĩa, kwĩna maĩ, kwĩna maĩ maingĩ nyeni nĩbatiĩ kũheagwo maĩ kaingĩ, nĩguo citikome, ĩ nĩguo.

Ũngĩruta mũndũ atĩa gwĩka ũndũ ũyũ? eeh ingĩ ingĩmwĩra twambe tũthime taĩri, na taĩri notũthiĩ tarĩu ta ngaranji, nĩwona ngaranji, ngaranji tũtingĩimwo mataĩri marĩa mathũku, marĩa ngari iria ciathũka iria cia, icenajgia magũrũ mau ma ngari, tũke twoe magũrũ mau kana banga, tũũcine mwaki-inĩ, tũke tũtinie wega, tweheria ga circle kau kanini tũthondeke gĩ gĩ circle kĩnene, naningĩ tũkũheo taĩri kũringana na, naũrĩa tũrenda, nene nini, ũguo, tũke ningĩ tũthiĩ twethe tĩri, tĩri ũyũ notwenjire handũ, to tĩri ũyũ nĩ mũingĩ mũno ũrĩa tũrabatara tũngĩthii kwenja handũ, tarĩu tarĩu ta mũgũnda ĩ, kana handũ ha marĩa marenja kĩoro ĩ, twoe tĩri ũcio, tĩri ũcio tũthi twĩkĩre mataĩri-inĩ, twekĩra mataĩri-inĩ tũthi tũmabange ũguo, ũrĩa maya mabanganĩte, arabu rĩ, twabangana rĩ, twĩkĩre, tũ tuoe rĩu tarĩu akorwo nĩ nyeni kana itũngũrũ, mũno mũno itũngũrũ nĩcio nyonaga tũkĩhanda mataĩri-inĩ ithuĩ, tũhandĩrĩre itũngũrũ kũu mataĩri-inĩ mau, ĩ ũguo nĩguo ingĩruta mũndũ gwĩka wĩra ũyũ, arabu ngamũbundithia ũrĩa angĩitagĩrĩria maĩ, after tuge ta mathaa merĩ ũguo kana ithaa, kana mathaa mana, agaitĩrĩria maĩ ĩ nĩguo citikome.

Hihi nĩũrĩ waheana ũhoro kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria wa mũingĩ? ũhoro ũcio wakoniĩ kĩĩ? ĩĩ ndakorirwo ndauma thukuru, ningĩ ngĩgũrĩrwo thimũ, nĩ aciari akwa, rĩu ndiakĩrĩ na thimũ, rĩu hĩndĩ ĩngĩ rĩ, ndarĩ, ndathiaga ona bara, ngĩhiĩ na bara rĩ, ngĩ ngĩona, hena kairĩtu karĩ ho, ngĩona, kairĩtu kanini, kendagia iratũ, handũ thoko-inĩ, kairĩtu kau kendagia iratũ na nokendagia, ta indo ta marigũ thoko rĩu, rũ ndakonete hau thabarĩ ciganona, ngírigwo kana gaka rĩ, gabatiĩ gũkorwo thukuru wa mũthingi, kwanja kĩrathi kía hau hau mũgwanja gatandatũ hau, rĩu ngĩkoria ũrĩa thĩna wake nĩkĩ kana nĩkĩ ke hau, gakĩnjĩra aciari ake nĩmaremetwo gũkarĩhĩra, thukuru, rĩu ngĩoya thimũ yakwa, nangĩ, ngĩ ngĩ ngĩ ngĩka record gakĩnjĩ gakiuga ũhoro ũcio, naniĩ ngĩikia eeh nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, nanĩndonire andũ aingĩ ma, maria maria ũhoro wa ũndũ ũcio na kana kau eeh aciari ake magĩceererwo magĩ nagakĩrĩhĩrwo thukuru, nanogathomaga nginya womũthĩ, ĩ ũcio nĩguo ũndũ ndekire, nanĩngenaga to mwana ũcio rĩu e thukuru tha ici nanĩathomaga na e sawa na aciari nĩmehotire nĩmateithirio.

Hihi no ũtaarĩrie mĩtaratara ya gĩthomo kana ũruti wĩra ĩrĩa ĩkoretwo na ũguni harĩ niĩ? harĩ wee harĩ rĩu niĩ, eeh nĩharĩ mĩtaratara ya gĩthomo, tarĩu mútaratara ũrĩa twarĩ naguo wa 8-4-4, ũrĩa wekĩrirwo kũrĩ hĩndĩ ya gĩbakĩ kana yarĩ yaũ? anga, rĩu mũtaratara ũcio nĩũndeithĩtie to nĩndathomire mĩaka ĩyo ĩnana na ningĩ ngĩingĩra ĩna na ningĩ ndĩ rĩu ndĩrathoma kũrĩa cukuru kũu yunibacĩtĩ, ndĩ mwaka wa kerĩ, ũyũ nĩũndeithĩtie to tarĩu rĩ, hena indo nyingĩ mũno mũno, njũkĩte gũthoma, kũgerera tabarĩa tabarĩra ĩyo ya gĩthomo, ũguo, tarĩu nĩthomete, tarĩu kũrĩa ndĩrathoma tha ici nĩndĩrathoma ũhoro wa macini, ndĩreka ũhoro wa computer koguo, mũtaratara ũyũ nĩũrandeithia to niĩ ndĩrathoma ũhoro wa computer kũrĩa ndarĩkia, nĩnguona wĩra, kanona nondute wĩra niĩ ndĩyandĩke wĩra-inĩ, tondũ nondĩyandĩke wĩra-inĩ, ĩ ũcio nĩguo mũtaratara niĩ ha kũringana na niĩ aah ũkoretwo wa kĩguni harĩ niĩ mũno mũno, narĩ nginya thaici wĩho, ũria ciana nini marabundithio ũhoro wa computer marĩ o anini ũguo, onaguo nĩ mũtaratara mwega to tarĩu ciana ici niikũhota, kũ kũtha, kũhũthĩra nyamũ icio marĩ anini, kĩndũ ingĩekire ndĩ mũnini no, tondiarĩ nagĩthomo kĩu ndiahotire.

Ũngĩruta mũndũ atĩa gwĩka ũndũ ũyũ? Ũũ tũronanĩ mũndũ ũrahanda no ikorwo ici nĩĩ, tũge nĩkĩĩ? Mboco. Tũngĩuga nĩ mboco rĩ, ũrga ndigĩruta mũndũ gwĩka rĩ, nĩ kũmwĩra ũkĩ na ta karũbanga. Karũbanga nĩ ga gũtema mĩhari. Oka tũteme mĩhari rĩ, ndĩmuonie harĩa ekũ, tũboco tũu twĩkagwo atĩ, ũtia tũroragwo ka nĩ tũrakũra. Uria fertilizer egwĩkĩra fertilizer hau, na no ndĩ muonie gwaka kĩnyũmba gĩkĩ kĩria indo ici ikũragio to rĩu indo ta ici citirabatara riũa rĩingĩ irabatara handũ hega, handũ hahoreri. Na ũguo nĩgu ndingĩrũta mũndũ na ninge nginya maaĩ ndĩkĩmuonie ũria maaĩ magĩitagĩrĩrio mboco ta ici, na nĩ abatie gũkorwo na iratũ njega, iratũ angĩkĩra iria akũgirĩrĩria ta rĩu indo njũru kũmũkinyĩra magũrũ kana gũthũka magũrũ, na ndĩmwĩre athiĩ akĩroraga handũ harĩa abatie kũrora agĩkinyaga nĩguo ndagathũkie mĩmera ino ũguo nĩguo ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ.

Harĩ bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩkĩ? Ok, ũndũ, ũndũ ũyũ he bata kũwĩka nĩ ũndũ rĩrĩ, ta rĩu ici ĩĩ ti mbũri?, Nĩ mbũrĩ kana nĩ thenge? Nĩ mbũri, ici nĩ thenge ici ti mbũri. Aii niĩ ndiũĩ kana nĩ mbũri kana thenge rĩu bata wa gũciethera mahuti, nĩ atĩ nĩ cirabatara kũrĩa. Nyamũ ici ciĩ goro mũno mũno mũno, ng'ondu ici ciĩ goro ũguo ta rĩu ndacihe irio rĩ, cihote gũciarana rĩu, nona icio nĩ mbia nyungĩ mũno ngũkorũo nacio. Uguo bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gũcihe irio ciumie matatha, ciaumia matatha rĩ, na nĩ inyuĩte maaĩ rĩ, cihorere. Niĩ wĩra wakwa nĩ gũcihe irio nacio cikahe iria. Fria rĩrĩ nĩ rĩhũthĩkaga kũruga no nduge cai narĩo na nyingĩ wendia kang'ondu ta gaka kamwe tu ũgwo nĩ wagĩa mbia nyingĩ tumaga mbia nyingĩ kogwo ũndũ ũyũ, bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩ ngũgia na mbia. Mbia icio rĩ, ndigũkĩoya ngũre mabataro marĩa ndĩ namo ma nyũmba ngũre indo iria ndĩrabatara cia nyũmba. Korũo nĩ ciana ciakwa ndĩcigũrĩre indo na korwo ndirĩ rĩ to ndikĩrĩ rĩ aciari akwa nĩguo magĩkaga magakĩendia ithuĩ tũgakĩgũrĩrwo iratũ na nguo iria tũrabatara na magagĩtũtwara handũ tũgagĩcere, ũguo nĩ gwo bata wa gwĩka ũndũ ũyũ.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata ũrĩkũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa? eeh gũkũ nĩkũ, ici nĩ ng'ombe nagithe tiguo, ũndũ ũyũ nĩwa bata tondũ, rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ĩ, kũgĩa mahiũ gwĩtĩkĩtio mũno mũno thikũ iria cia guka metĩkĩtie kũ wagĩa na mahiũ maingĩ, wee nĩwe mũndũ mũtongu mũno, koguo nĩ wa bata harĩ niĩ tondũ nĩwonanagia ũtonga, yonanagia ũtonga wa mũndũ, na ningĩ nginya, tarĩu, múirĩtu akĩgũrwo, nyonaga nĩcio itwaragwo kwa mũirĩtu ng'ombe, nĩcio aciari ake matwaragĩrwo, koguo ũndũ ũyũ nĩwa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, to tarĩu nĩtu, airĩtu mendagio, aciari makagĩa ng'ombe, na ningĩ nĩndĩrona nĩciheanaga iria, nĩciheanaga iria na, iria rĩu nĩrĩo twendagia, na tũkanyua, na tũkaruga cai narĩo, koguo ici nĩcia bata mũno mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ningĩ ciĩ goro mũno, tondũ ta rĩu wendia ng'ombe ng'ima ũmĩendie kuma ngiri igana rĩa kĩndũ kwambata, icio nĩ mbega nĩ mbia nĩ mbeca njega mũno na nyingĩ iria ũngĩhũthĩra gwĩka ũndũ nacio, tarĩu nowake nyũmba, nowake nyũmba nogũre gaburoti, eeh rĩu nĩkĩo ũndũ ũyũ wĩba wabata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa kũgĩa na ng'ombe na gũcirera tondũ nĩcionanagia wĩ mũndũ mũtongu mũno mũno.

Nĩ maũndũ marĩkũ ma gũgũkenia ũrona haha? Nĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa marangenia haha, tondũ ta rĩu nĩndĩrona Wambũi mĩcore, etagwo Wambũi mĩcore? ĩĩ nĩ gwĩciria nĩ Wambũi mĩcore. Ndĩrona Wambũi mĩcore ,ndĩrona tũtege haha thĩ, tũnyoni na nĩndĩrona nyamũ ĩngĩ kũrĩa ndirahota gũciona wega, no ũndũ ũrangenia nĩatĩ ndona Wambũi mĩcore ino rĩ, niĩ ndĩrona ũtonga wa ybũrũri witũ. Ndĩrona ũtonga wa bũrũri witũ tondũ ndĩrona rĩu tarĩu aya nĩ ageni mokĩte, kuona nyamũ ici. Na moka kuona nyamũ ici ,na moka kuona nyamũ ici nĩ marutaga mbia. Rĩu maruta mbia icio nĩ itũteithagia twĩ ta bũrũri. Koguo ũndũ ũyũ nĩwakũngenia mũno ,tondũ nĩndĩrona agenĩ nĩ mokaga bũrũri-inĩ witũ nĩ magucagĩrĩrio nĩ ũthaka witũ, ũrĩa twĩnaguo bũrũri-inĩ witũ .Magoka makona ,na magatũhe mbia .Ningĩ ũndũ ũngĩ ũrangenia nĩatĩ ,nĩndĩrona mawega na magegania ma Ngai .Tarĩu ndĩrona he na nyamũ ta ici cihanaine na buda. Nĩwona ici nĩ Wambũi mĩcore, na kwĩ na buda. Buda ikoragwo mũciĩ no Wambũi mĩcore cirĩ kũ?cirĩ kũndũ ta gũkũ ,rĩu ndĩrona magegania ma Ngai ,mũmbĩre wake ũrĩa ombaga, ta riũ nĩombĩte Wambũi mĩcore teno, na akamĩiga hau, ĩrĩa ĩratũrehera mbia na ningi nĩ mĩthaka mũno, gũcirora o uguo ũrona nĩ thaka mũno, na nĩndĩrona cirĩ handu hega.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? eeh kĩndũ kĩrĩa ndĩrona kĩrathiĩ nambere haha nĩatĩ ndĩrona nyamũ, iria nĩ, nĩ mbũri? ngwĩciria nĩ mbũri ka nĩ kĩrĩa, no nĩndĩrona ngũkũ haha, ndĩrona ngũkũ ĩna tũcui twake, nĩndĩrona kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩatĩ hena mũndũ ũcihũrĩte mbica, na ndĩrona ici nĩ ngũkũ, rĩu ngũkũ ĩrakorirwo, tũcui tũtũ nĩ tũnini, koguo ĩrako ĩrakorirwo yatũrĩkia matumbĩ, ĩragĩa tũcui, koguo ĩna tũcui tũingĩ naningĩ nĩ, ũrĩa kĩrathiĩ nambere nĩatĩ ndĩrona ũrĩa ĩrarora thimũ, kana kĩrĩa kĩramĩhũrire mbica, ĩrarora nĩta ĩrarora kĩhuru, gĩtigoke kũhuria ciana ciake, tondũ ihuru nĩirĩaga twa kĩrĩa tũcui, koguo ngúkũ ĩno ĩ ritho mũno íkĩrora nĩguo tũcui twake tũtigoke tũhurio, ningĩ nĩndĩrona nyamũ ingí kũrĩa thutha eeh ikĩrĩa mahuti, nĩ mbũri irarĩa mahuti kũrĩa ndĩrona mbũri icio nĩ nyingĩ na nĩndĩrona, mwene nyamũ ici ena mbia nyingĩ mũno to tarĩu.

Ũngĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ atĩa? ingĩmwĩra atĩrĩrĩ eeh ethe, tarĩu nomũhaka ethe beti, nomũhaka hakorwo na neti, koguo ethe maneti, ningĩ etha neti e enje handũ gwake mũgũnda, harĩa neti icio, egũciga, arabu ethe tũthamaki tũnini, tũthamaki tũtũ oke atũitĩrĩre hau, atũitĩrĩra rĩ i kĩrĩa arĩkaga nĩkũgũra irio cia tũthamaki na gũcirora, eeh na ningĩ nomũhaka, angĩkorwo to hau nĩ handũ hanene nomũhaka ende andũ ethe andũ, ende ethe andũ, ethe andũ arĩa mangĩmũrĩmĩra handũ hau nĩguo, ahote kũhanda, oe mĩtĩ nĩguo, ekĩre neti icio hau, ũguo nĩguo ingĩtarĩria mũndũ gwĩka wĩra ũyũ.

Ũreciria atĩa woona wĩ ũndũ ũyũ? eeh ũrĩa ndĩreciria, ndĩreciria, bũrũri witũ nĩ mũtongu mũno, ũguo nĩguo ndĩreciria, tondũ maĩ maya-rĩ, haha nĩho tũraruta thamaki, ici nĩ thamaki, nĩgũtega aya maratega, koguo ũrĩa ndĩreciria nĩ bũrũri witũ nĩ mũtongu mũno to twĩ na rũĩ, rũrĩa rwĩ na thamaki, thamaki irĩa, harĩa tũrutaga thamaki tũkendia, ningĩ ndĩreciria atĩ thikũ ici atumia nĩmokĩrĩte mũno na magekĩrĩra magekĩrĩra kĩo wĩra-inĩ, ũrĩa tene woĩkaine nĩ wa arũme, ta rĩu wa gũtega, andũ aingĩ maugaga wĩra ũyũ nĩ wa arũme atumia matingĩhota, no ndĩreciria airĩtu nĩmokĩrĩte na njĩra nene mũno, na makaingĩrĩra ũtegi-inĩ wa thamaki, na wĩra ũyũ nĩ mwega to nĩũrarehe nĩũrarĩha mbia njega, no rĩa ndĩrona nĩ atĩ nĩndĩrona andũ aya nĩ andũ me kĩo mũno, nĩ andũ me kĩo mũno to no mũhaka marĩũkĩra tene mathiĩ magatege thamaki, na mokĩraga tene mũno rũci-inĩ mathiĩ magethe thamaki, na ũndũ ũngĩ ndĩrona nĩ atĩ nĩ andũ atongu mũno, to kwendia thamaki ta ici nĩ mbia, na nĩmarona mbia njega mũno, mbia iria ciramateithia rĩu gũgĩka maũndũ marĩa marabatara ma kĩ mũciĩ, kĩ wĩra, ũguo, koguo ndĩreciria, andũ aya nĩa ndũ me kĩo mũno na andũ mendete wĩra wao nango...

Ũndũ ũyũ ũcenjetie atĩa na mahinda gĩcigo-inĩ gĩaku? Gĩcĩgo-inĩ gĩakwa ti itherũ ũndũ ũyũ nĩ ũcejetie mũno mũno, tondũ, tondũ ta rĩu rĩĩ, gũkũ rĩ tũtitagĩrĩria maĩ na juku ũria tene twathiaga tũgataha maĩ na mũtũngi na ndoo tũgoka tũgaitĩrĩra, tũgaitĩrĩra maĩ thaici tũhũthagira, macini, macini iria irutagaa maĩ, kĩrĩa inĩ, irima inĩ, ciaruta maĩ irima inĩ rĩ, kĩna mĩbaibũ twĩkĩrĩte gũkũ mĩgũnda inĩ, koguo o kamũbaibu rĩ, ke handũ gĩcĩgo-inĩ kĩna, Ka nyeni, koguo rĩ, cirathi ci ci citwarĩte maĩ, ũcio nĩ ũndũ ndĩrona twikĩte thikũ ici nĩ ũracenjia, na, ũndũ ũngĩ nĩ kũhũthĩra fertilizer nĩ tũhũthagĩra fertilizer tũkĩhanda nyeni, thikũ ici nĩ tũhũthagĩra fertilizer nĩguo nginya kuongerera tĩri tĩri ũgĩe na ti kuongerera gĩthimi gĩa tĩri kuongerera tĩri ũcio, kĩrĩa as in baida yake, nĩgwo ĩhote kũruta kũruta nyeni njega, nyeni thaka, na nĩgwo itikarĩo nĩ igunyu kana ĩĩ itikarĩo nĩ igunyũ na nĩ tũhũthagĩra dawa, tũkahuhĩrĩria gũkũ nĩgwo kũgirĩrĩria igunyũ nĩgwo ciũke cithũkie tondũ nĩ ithũkagia mũno mũno nyeni ĩĩ igunyũ nĩ ithũkagia nyeni mũno mũno.

Hihi no ũtarirĩe kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ,nĩndĩrona nĩ njũkĩ nĩ mũndũ ũraruta njũkĩ ,araruta ũkĩ njũkiinĩ. Norĩa ndĩrona njũkĩ ici ciake nĩacĩthondekeire handũ hega. Tarĩu handũ ta haha nĩ hega. Ti torĩa tene kwarĩ mĩtĩ-inĩ ,ũgakĩrwo tũrũbaũ hau, nĩndĩrona nĩ wega ũrĩa ekĩte rĩu njũkĩ cĩrĩ hau, koguo arutaga njũkĩ hau thĩinĩ. Na nĩndĩrona ningĩ nĩagitĩrĩte mũno ,tondũ njũkĩ no cimũgere ngero nene mũno. Koguo nguo ici ekĩrĩte nĩiramũgitĩra, kumania na kũrathũo nĩ njũkĩ, na nginya indo iria arahũthĩra nĩ njega. kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ atĩ, mũndũ aruta ũkĩ ũyũ akũũtwara machini-inĩ, wambe ũthondekwo ũrutwo tũ nyamũ , ũrutwo takataka ũrĩa ũngĩkorwo nacio, ningĩ aũtware kĩgandai_inĩ. Kana akorwo arĩ nakĩo rĩ ethondekere, ekĩre tũcubai-inĩ na thiĩ endie ũkĩ ũyũ. Niakũona mbia njega mũno endia ũngĩ. Ningĩ ndĩrona njũkĩ ici ciake cirĩ handũ hega mũno handũ ciana citangĩũka gũthakĩra o ũguo tondũ nĩhagitĩre. Tondũ ciana no ciũke cithakĩre haha na njũkĩ cimarathe ũru mũno.

Hihi no, no ũtũganĩre karũgano gakoniĩ gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ? Ũyũ nĩ ũrĩmi, niĩ korwo he kĩndũ nyendete mũtũrĩre-inĩ wakwa, nĩ ũrĩmi, tondũ karũgano karĩa gatũmire nyende ũrĩmi rĩ, nĩ ũrĩa ndaikaraga gwa tata witũ Nairobi, no kũ rĩ, tũtiarĩmaga, nĩwona kũu tũtirarĩma, rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndokire gwa cũcũ witũ rĩ, cũcũ nĩarĩ na mũgũnda, koguo twathiaga na cũcũ mũgũnda kũrĩma, nandiahotaga nginya gũtema mĩhari, hatirĩ ũndũ ndahotaga gwĩka, tiga o kũrora cũcũ akĩrĩma, koguo ũndũ ũyũ nĩwandeithirie to nĩndamenyire, rĩu nĩnyendete to nĩ nĩnyendete kũrĩma tondũ ona thaa ici nĩnĩmaga gwitũ, nĩnĩmaga mũno gwitũ, na, ũguo ũrĩmi nĩ ũndũ mwega mũno, mũno mũno he bũrũri ũyũ witũ warora, nĩũrona ũrĩmi nĩũndũ ũrarehe mbia mũno , bũrũri-inĩ bũrũri ũyũ witũ, ũrĩmi wekĩrĩrwo kĩo nĩtũragĩa na indo njega na indo cia kwendia, na indo iratũrehera mbia, ĩ ũyũ nĩũndũ, kau nĩko karũgano gakwa kegiĩ gĩtũmi gĩa kwenda ũrĩmi.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Kĩrĩa kirathiĩ nambere haha ndĩrona, aya nĩ arĩmi, na rĩu hena, tu tuge nĩ kauntĩ-inĩ ta Kĩambu rĩ, rĩu hena ũrĩa ũcagũrĩtwo nĩ ngavana, arũgamĩrĩre mwena wa ũrĩmi kauntĩ-inĩ ya kiambu, rĩu nĩndĩrona mũnene ũcio wa ũrĩmi, okire na andũ ake, nĩtamokire kũrugũria, tuge tarĩngĩ nĩ, nĩ handũ aheanire mũgũnda, ahe arĩmi mahandage, rĩu arĩmi mokire, marugũrie mũgũnda ũcio, na ndĩrona kĩrĩa kĩrathiĩ nambere nĩatĩ mokĩte nginya kuoya kuona nyeni icio iria mũrĩmi ahandĩte, nyeni ici nĩ thaka mũno nĩironeka nĩ nyeni cihandĩtwo na igekĩrĩrwo fertilizer ĩrĩa yagĩrĩire, na nĩ nyeni, ningĩ njega itangĩthũkĩra mũndũ, na nĩ nyeni cingĩendia, ta rĩu ici a mũrĩmi nĩagũtua, thutha-inĩ athiĩ aciendie, endia agĩe mbia, norĩa ndĩrona ningĩ nĩatĩ ndĩrona aya rĩ, anene rĩ, nĩmokire, nĩmaronania me nĩma mena bata wa kuona nĩkĩĩ arĩmi mareka, na nĩmaronania, nĩme nĩmararĩrĩra arĩmi aitũ, to tarĩu angĩũka, korwo nĩ ferterlizer amũreheire rĩ, ũguo naithe ti kuga atĩ nĩararĩrĩra arĩmi aitũ, eeh ũguo nĩguo ndĩrona kĩu nĩkĩo ndĩrona kĩrathiĩ nambere haha, ndĩrona andũ merutĩire namagetũma mũno mũno mwena wa ũrĩmi bũrũriinĩ ũyũ.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Ĩĩ no ndarĩrie. Kĩndũ kĩrathiĩ na mbere haha ndĩrona mũtumia, mũtumia ndĩrona aya me thutha wake rĩ, nĩ ta arĩ ageni, rĩu no ĩkorũo mokire kũgũra irigu, mokire kũgũra irigu no makorwo nĩ irigũ ria, ta arĩa aingĩ mena, hena kĩrĩa mena kĩo, tuuge nĩ igongona menarĩo nĩ marabatara mahuti ma irigũ, ũririkane mũno mahuti ma ĩrigũ nĩ mathondekaga, nĩ mahũthikaga mũno hĩndĩ ya ũhiki, hĩndĩ ĩrĩa ya kuonania bara kwa mũirĩtu nĩ kũ. Marigũ nĩ mahũthĩkaga kuonania, nyingĩ no ĩkorwo nĩ andũ arĩa tũge nĩ ageni matoĩ irigũ nĩ kĩ moka kuonio irigũ nĩ rĩrĩkũ moka kuonio irigũ nĩ kĩ kana nĩ andũ moka kũgũra irigũ rĩrĩ nĩ ũndũ wa gũtuma nguo. Hena marigũ mahũthĩkaga gũtuma nguo mahuti make maingĩ nĩ mahũthĩkaga gũtuma nguo na tũge nĩ irigũ nyingi irigũ rĩtarĩ rĩonekana nĩũĩ marigũ nĩ ma mĩthemba mĩingĩ tũge nĩ mũthemba ũria ũterĩga kuonekana kana ũtarĩ wonekana rĩu andũ aya moka kũwona kana ĩkorwo nĩ arĩmi kana anene a ũrĩmi moka kũrora kana mutumia uyu nĩahũthĩrĩte dawa ĩrĩa ĩbatie, nĩahũthĩrĩte dawa ĩrĩa ĩbatie kũhanda irigũ na mbegũ ĩrĩa ĩbatie. Ũguo nĩgwo ĩrathiĩ na mbere haha.

Nĩa ũramenya haha na marĩ na bata ũrĩkũ? Andũ ndĩramenya nĩatĩ nĩndĩrona mũtongoria, ngĩona, mũtongoria, ũyũ wa tabarĩra ya ũrĩmi, nĩndĩrona okĩte handũ hara handwo, nokorwo ici nĩ ndania, rĩu okire, rĩu kĩrĩa ndĩrona nĩatĩ, andũ aya bata wao nĩatĩ mokĩte kũrora ndania ici, cikĩhandwo rĩ, nĩciahandirwo, ũrĩa ibatiire, mũrĩmi rĩ, nĩandĩkithĩtie tarĩu kambũni ĩno yake na thirikari, nĩandĩkithĩtie akagĩa na na, nĩandĩkithĩtie akaheo rũtha rwa kũhanda handũ haha, rĩu nĩndĩrona, me menabata, bata wao nĩatĩ mararora nĩ maita maigana mũrĩmi ũyũ anahanda na akagetha na akendia na marona, mararora, nĩ mbia cigana mũrĩmi ũyũ rĩ a agĩte, na ningĩ ndĩrona mararora kana mũrĩmi ũyũ rĩ, no oneke no onerwo thoko angĩtwara nyamũ ici, kĩrĩa, ndania ici, nĩguo ndĩrona bata wao nĩatĩ marateithia mũrĩmi kũmenya abatiĩ kũhanda atĩa, na nĩ ha angĩtua kwendia nĩguo ahote kũgĩa na kamũthithũ, ũguo mũrĩmi nĩ nĩmarethera mũrĩmi thoko yani, na maramwethera thoko, noĩkorwo nĩ nja ya bũrũri kana gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ rĩu nĩkĩ marethera thoko.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩa rũrĩrĩ-inĩ rwakwa? ũrĩa twĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩatĩ, tũtigĩthiaga mũgũnda, rĩu ĩti kũhanda, no nĩũrona onawe nĩkũhanda, tũthiaga mũgũnda-inĩ, tũgakua icembe na banga, banga rĩ, ĩkoragwo ya gũtheria hau thĩ, icembe rĩkoragwo rĩa, kana hũma, hũma nĩya kwenja, tũkenja mĩhari, nĩtũkoragwo na tũrũrigi, ũkoha tũmĩtĩ haha na harĩa, as in tũmĩtĩ raini-inĩ ũguo, ũkoha, rĩu ũguo nĩguo tũ tũhandaga, rĩu woha tũmĩtĩ rĩ, tũraini tũu ũkoha tũrũrigi, tũrigi tũu rĩ, tũu nĩtwa gũtema mĩtĩ, ũguo tũteithagia gũtema mĩtĩ, tũrigi tũu nĩtũteithagia kũrora harĩa ũratema, koguo ũguo nĩguo twĩkaga abu tũkahanda i tũkahanda nyeni, ningĩ tũgacitagĩrĩria maĩ o okahora, o mũthenya o mũthenya nĩguo tume tu mĩre, tũgaitagĩrĩria, maĩ, na twaitĩrĩria maĩ rĩ, ĩtiguo ningĩ ciakũra tũgethaga, kũgetha rĩ, kũgetha tũ, kũgetha rĩ, twĩkaga atĩ, tũ tũ tũthiaga tu tũgatua, tũgatwara tarĩu ta thoko, kana mũndũ, kana tũkendia twĩ mũciĩ, andũ makagĩra, andũ makoragwo makĩgĩra me makagĩra mĩciĩ-inĩ, rĩu kũrĩa kũrendio, ũguo nĩguo twĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwakwa.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩndĩrona atĩ nĩ county ya Tana River, rĩu aya rĩ, nĩta, hihi njuge nĩ ciana noti ici ti ciana, no ikoro nĩ, wambere noĩkorwo nĩ mandagĩtarĩ, mandagĩtarĩ rĩ, marathiĩ tuge nĩ mũthenya wa ndagĩtarĩ, marathiĩ makĩonanagia bata wa gũko gũthiĩ thibitarĩ bata wa gũkorwo na ndagĩtarĩ, kana, nĩ andũ a mathako, nĩ mathako mathiĩte kana mauma, rĩu maronania ũrĩa mathako me ma bata rĩu, nĩkĩo mena nguo ici menacio cia mathako, rĩu nĩkĩo, mathiĩte mathako magathake, kana, ĩkorwo nĩ nĩ nĩarimũ, nokorwo nĩa rimũ maragoma mwena wa Tana River, tarĩngĩ thirikari ndĩrĩ ĩramarĩha, kana, kana arimu, kana noĩkorwo matirĩ mararĩhwo nĩkĩo marathiĩ, marathiĩ ma, makĩonanagia bata wa kũrĩhwo, kana bata wa arimũ, rĩu ũmenye me bara, nĩ ciana i, gĩthomo ciana itirathoma cikĩrĩ mĩciĩ-inĩ yao, noguo nĩguo ũndú ũrĩa ũrathiĩ nambere haha, nĩndĩrona marĩ aingĩ mũno, nĩ aingĩ nanĩta mathako to harĩa gatagatĩ ndĩrona gĩbaũ kĩandĩkĩtwo mathako, ngwĩciria nĩ mathako marathiĩ, ino noĩkorwo nĩ thukuru, aya nĩ arutwo mathiĩte handũ gũthaka mathako.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? eeh haha nĩ andũ ndĩrona, andũ aya nomakorwo nĩmatumbĩ maraiga maraiga hau, nĩ rori, ĩno nĩ rori, nokorwo nĩ nĩ matumbĩ maraiga hau rori-inĩ nĩguo matware thoko, na mamaba maramabanga wega to nomũhaka mabangwo wega, to matumbĩ nĩmagũkuanga, ũguo nomũhaka mabange matumbĩ mau wega, nĩguo ma matware thoko mone bainda, eeh nokorwo nĩ iria, no mũno mũno nĩ matumbĩ, thima noũkore nĩ iria mbagiti cigĩkĩrwo hau, no tuge nĩ iria, nĩ matumbĩ kana ngũkũ, noĩkorwo ningĩ nĩ ngũkũ cia kwendia, rĩu maikia ngũkũ hau magũtwara thoko, ngũkũ cia kwendia, rĩu maikia ngũkũ hau megũtwara thoko, thoko kũrĩa mekuona mbia, na mona mbia rĩ, ĩti cio mekũhũthĩra norĩa marenda, kanokorwo nĩ, nĩamu ta mbũri, gabũri, ĩkorwo maratwara kwa vetinarĩ kana aya nĩ vetinarĩ megũkĩte kũ theca mahiũ ndawa, ndawa iria ibataire, makĩheo ta gakũkũ ũguo, nĩwona magĩkua gakũkũ, eeh ũcio nĩguo ũndũ ndírona ũgĩthiĩ nambere haha na ndĩrona andũ aya me nĩmegitĩrĩte mũno, nĩmegitĩrĩte mũno nginya ũrĩa mekĩrĩte nanginya tũkobia tũrĩa twĩ mĩtwe, nĩmaronania nĩ kwĩgitĩra maregitĩra kumanagia na, tuge nĩ kamũrimũ keho, maregitĩra, no ningĩ nĩ wega kwĩgitĩra kana gwĩkĩra nguo ta ici hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahutia indo ta.

Ũngĩruta mũndũ gwĩka atĩa, ũndũ ũyũ? ici nĩ itũngũrũ, ee ma, ici nĩ itũngũrũ, rĩu ũrĩa ingĩmũruta ingĩmwĩra tũthiĩ mũgũnda, tũkue hũma, tũkue icembe, tũkue banga, tũthiĩ, tũrĩme, tũteme mĩhari, twambe tũteme mĩhari, twambe tũtherie hau, korwo nĩ ria ria ria, tũ tũrute, nyeki, tũrute tũmunyũre, tũ tũteme mĩhari, ndĩmwonie ũrĩa tũngĩtema mĩhari, arabu twatema mĩhari rĩ, tũko o handũ twatema, tũkahanda, o handũ twatema tũgekĩra gĩtũngũrũ, o handũ twatema tũgekĩra gĩtũngũrũ, koguo, ũguo nĩguo ingĩmũruta, rĩu ningí ndĩmuonie ũrĩa tũgũitĩrĩria maĩ, na mũbango, na ndĩmwĩre are, arore harĩa arakinya nĩguo ndagagĩkinye itũngũrũ, tondũ nĩgũkorwo ĩ gũthũkia gĩtũngũrũ wacikinya, ũguo nĩguo ingĩruta mũndũ na ningĩ ndĩmuonie ũrĩa abatiĩ cia ciagĩtwĩka nĩciakwendio rĩ, kana nĩciakinyaníria ikĩro cia kũruga rĩ, ũrĩa angĩcitua, na na agacitua na mũbango nĩguo ahote kũgĩa na itũngũrũ njega na itũngũrũ nyingĩ, norĩa tũngĩci tũngĩitĩrĩria ndawa, nĩguo itikanyitwo nĩ indo ta igunyũ, gũcigitĩra kumanagia na indo ta igunyũ, ũguo nĩguo ingĩbundithia mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ.